Mũrũ wa maitũ, ĩhihi no ũkorwo ũkĩgiĩka na maũndũ marĩa ũreka? No ũkorwo rĩngĩ wĩnakaũndũ karakũgia tondũ nĩndemenya mbeca nĩũkĩonaga, na nĩ ndakĩmenya wĩra wakũ nĩũrũtaga wega nokona indo ciakũ na njira njega. Hihi nongene ũkĩhota kũndarĩria harĩa thĩna ũngĩkorwo ũrĩ na kana hangĩkorwo hena ũndũ wothe ũrakũgia kĩmeciria. Ningĩ nĩwega ngorwo ngĩkũmenyithia na nĩwega kũrĩrĩkanaga hĩndĩ ciothe rĩrĩa uraikara wĩna mathirĩ ndũkoragwo ũgĩkorwo na kanya ga gũthiĩ na mbere. Nĩamũ mathirĩ maya makoragwo magĩgucokia na thutha, tondũ onongĩkorwo ũkĩrũta wĩra ũkona mbeca. Mbeca ici nĩcio citũmaga cigũteithagia gwĩkũria, no ũngĩkorwo ũrona mbeca ũkĩrihaga mathirĩ gũtĩrĩ hindĩ ũngĩkorwo ũkĩkũra. Kogwo nĩ wega ũndarĩrie kana hihi hena handũ ũrona ũgĩkorwo ũgĩtera ikinya kana ũkona mbeca ciaku cikĩhũthĩka na njĩra ĩrĩa itabatie, tondũ ndirakena nĩũndũ worĩa ndĩrona mathirĩ magũikarĩire, nĩwega hihi twaranĩrie.

Mboga ĩno ya mũthemba ũyũ, ĩkũragio gũkũ bũrurinĩ witũ, na njĩra ĩtarĩ ya kĩriga mũno. Mboga ĩno ĩkũragio na njĩra hũthũ mũno na nĩrĩ mbegũ ciayo cia mwanya iria cihũthĩkaga cia mboga ĩno. Mboga ĩno ĩharagĩrĩrio mũgũnda kana harĩa ĩbatie gũkorwo ĩkĩhandwo hakaharĩrio wega, tĩri ũgakorwo wĩ mwega biũ, na ningĩ thumũ ũgakorwo wĩkĩrĩtwo wa kũigana. Na ningĩ mboga ĩno nĩkoragwo ĩkĩhandwo kahindainĩ o gothe, angĩkorwo mũrĩmi wayo no akorwo ena maaĩ ma gũitagĩrĩria.

Athii aitũ othe nĩngwenda kũmwarĩria nĩũndũ wa kĩhuhũkanio gĩtanyĩtwo gũka, nĩngwenda kũmũmenyithia mathaa ma thabarĩ yanyu ya ndege nĩ gũkorwo igĩcererwo. Nĩtũgũbanga mathaa mangĩ marĩa mũgũkorwo mũgĩthiĩ, nĩamũ ũgitĩri wanyu nĩgũo ũbatiĩ gũka mbere, na nĩtũrakorwo tũkĩrora ũndũ ũyũ, na no tũkene mũno mũngĩtũhe kanya gaka. Nĩtũgũkorwo tũkĩmũmenyithia mathaa marĩa mũgokorwo mũgĩthiĩ na mbere na thabarĩ yanyu. Nĩ thengiũ mũno nĩũndũ wa gũthikĩrĩria na wetereri wanyu.

Ũndũ ũyũ wambagia na kũharĩria mũgũnda, mũgũnda ũkaharĩrio tĩri waguo. Ũgakorwo ũkĩrorwo tĩri ũhana atia, ĩ hihi tĩri no ũkorwo wĩna maaĩ maingĩ, kana nĩ mũniaru wega? Na ningĩ ũgakorwo ũkĩrorwo ithimi cia mũigana wa acidity yaguo. Ningĩ ũkamba ũkaharĩrio maaĩ maria makũhũthĩka kũu, makamenyeka maaĩ mau ũrĩa marĩkinyagĩra irio ici ciĩ mũgũndainĩ, na ningĩ nĩ wega kũmenya nginya ndawa iria cingĩhũrwo rĩrĩa mboga ici cirakũra mũgũndainĩ. Kũmenya ndawa iria cingĩhũthĩka na kũmenya tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo twĩ twa gũcigũmĩra.

Igoti rĩa Supreme Court nĩrĩo igoti rĩrĩa rĩnene rĩngĩkorwo rĩ kauntĩinĩ ĩno, na ningĩ gũtirĩ igoti rĩngĩ rĩkoragwo rĩ igũrũ wa igoti rĩa Supreme Court bũrũrinĩ witũ wa Kenya wothe. Supreme Court nĩrĩo igoti rĩrĩa rĩnene biũ na nĩrĩo rĩkoragwo rĩna ũge wa kũmenya ũrĩa mawatho mararũmĩrĩrwo bũrũrinĩ witũ.

Akaunti ya itax ũndũ wa mbere, no kwenda kwamba kũmenya kana hihi ena namba yake ya KRA, angĩkorwo ndarĩ-rĩ nĩegũbatara indo cigana ũna nĩgetha ahote kũhingũra akaunti ĩno. Na ningĩ ndĩmũtarĩrie akaunti ta itax ĩhũthĩraga o pini ya KRA, hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩnene ĩkoragwo ĩgĩbatara, na ningĩ nĩguo ĩngĩambia kũmũteithia. Wambere nĩ kũmũtarĩria ũrĩa angĩamba kũhingũra kũu kana kwĩgĩra pini yake angĩkorwo nĩ rita rĩa mbere areyandĩkithia. Kuoguo egũbatara o kũingĩra rũrenda-inĩ rwa itax dot kra dot go dot ke ahote kwĩyandĩkithia na nĩguo agĩe pini yake ya KRA. Agĩa pini ĩno-rĩ, hau nĩtakuga, nĩegũkorwo athondekete akaunti yake ya itax, na arĩbataraga o kũlogin kana kũingĩra akaunti-inĩ yake harĩa rũrenda-inĩ rwa rwa kra kana rwa itax, na ahote gũkorwo akĩona ũteithio na njĩra ĩrĩa angĩkorwo agĩbatara. Ningĩ angĩkorwo ena pini yake kana pini yake ĩngĩkorwo ĩrĩho, no kũmwĩra egũbatara o kũingĩra rũrenda-inĩ rwa itax. Angĩkorwo hihi nĩariganĩirwo nĩ namba yake ya thiri arĩ yo password, no kũmwĩra a reset hau akaunti-inĩ yake na a activate akaunti ĩyo.

Ũndũ wa mbere ingĩamba kũmũtarĩria amenye nĩ mwena ũrĩkũ kana nĩha arenda kũhanda matunda maya mũthemba wa passion. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũmũria kana hihi no akorwo akĩmenya arenda kũhanda itunda rĩrĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ, nĩamu nĩ kũrĩ matunda maya ma mĩthemba mĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ , nĩ kwamba kũmũtarĩria kũrĩa angĩruta mbegũ kana kũmũmenyithia kũrĩa angĩona mbegũ iria njega na hĩtũkie, cingĩkũra mwena ũrĩa arenda kũhanda matunda maya. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũmũtarĩria nĩ harĩ ikinya rĩkinyũkagio rĩa rĩa rĩa gũthamia mĩmera ya ya ya matunda maya, na kũmahanda harĩa mabatiĩ marima-inĩ macio mamo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmenya kana maĩ nĩmaroneka handũ harĩa arenda kũhanda matunda maya. Maĩ mekuo hihi. Na ningĩ no akorwo hihi eharĩirie na fertilizer kana na nĩyo thumu. Na kana akorwo akĩmenya nĩegũbatara ndawa ya kũhuhĩra matunda maya, nĩgetha matigakĩrĩo kana mathũkio nĩ tũtambi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmũtarĩria nĩegũbatara kũgita mĩtĩ ĩno tondũ mĩtĩ ĩno yendaga mũno gũtamba. Kogwo nĩegũbatara mĩtĩ ya kũgita na kũmĩhe maĩ wega.

Mĩkebe ĩno ya ndawa ũndũ wa mbere nĩyandĩkĩtwo mũthemba wa ndawa ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa mũkebe ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ mũkebe ũyũ nĩ ũronania gĩthimi kĩa ndawa kana mũigana wa hinya wa ndawa ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ hau thĩiniĩ. Na ningĩ, oho mĩkebe ĩno nĩĩtarĩirie ũhũthĩri wa ndawa ĩno, kana hihi ndawa ĩno nĩũbatiĩ kũnyua ũkĩhũthĩra kĩndũ kĩna, kana ndũbatiĩ kũhũthĩra ona. Na ningĩ, nĩĩtarĩirie kana ĩ hihi mũndũ angĩkorwo akĩhũthĩra ndawa ĩno na njĩra ĩtabatiĩ kana kĩmũtino mwana ahũthĩre, nĩ atĩa agĩhota gũteithĩka kana kwĩgita ndakae kuona thĩna mũnene thutha wa kũhũthĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũmenya kana ndawa ĩno nĩ mahinda marĩkũ mega makũmĩhũthĩra, kana hihi nĩ no ũnyue rĩngĩ ũmerie ũtukũ kana mũthenya kana ũtukũ kana rũcinĩ, mandĩko mau nĩmaratarĩria ũndũ ũcio wothe. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kuga ndawa ĩno mũndũ abatiĩ kũhũthĩra na gĩthimi kĩigana atĩa. Wĩ mũndũ mũgima, kana wĩ mwana, na kana ũngĩkorwo hihi nĩ mũtumia rĩngĩ wohete nda, ũhũthĩro wa ndawa ĩyo nĩegũkorwo agĩtarĩrio handũ-inĩ ha mandĩko maya. Na, nĩ wega gũkorwo na mandĩko.

Thirikari nĩ ĩrageria kũrekereria mĩcara ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkwamĩte ya kahinda kahĩtũku ya mahinda mahĩtũku. Na ĩrageria gũkorwo ĩkĩrĩha arimũ kahinda-inĩ karĩa kagĩrĩire, na ningĩ ona kũgeria gũtua arimũ arĩa makoretwo marĩ arutwo matuĩke arimũ maingĩriao warimũ-inĩ marĩhagwo ta arimũ arĩa angĩ, andĩke nĩ thirikari. Ũndũ ũcio ũngĩ thirĩkari nĩĩkorettwo ĩkĩgeria kwaranĩria na na na na ihonge ngũrani cia arimũ. Nĩĩkoretwo ĩkĩgeria gũikara thĩ nao, ĩkageria kũmatarĩria ũrĩa mangĩkorwo magĩthondeka, kana mandĩkanĩre marĩhi mao na njĩra iria cingĩkorwo cikĩhũthĩka kũrĩha, kũrĩha arimũ acio kahora kahora, nĩgetha matigakorwo mena mathirĩ o mothe. Ũndũ ũcio ũngĩ thirikari nĩĩkoretwo ĩkĩgeria gũthondeka kana kũ repair thukuru irĩa cingĩkorwo ciĩna mathĩna ngũrani. Ĩgakorwo ĩgĩbacĩrĩra thukuru ici, nĩgetha arimũ na arutwo magakorwo mena kũndũ kwega gwa gũthomera. Na ningĩ thirikari nĩĩkoretwo ĩkĩaria na magoti maitũ, kũgeria gũthondeka mawatho marĩa mangĩkorwo makĩrũmĩrĩrwo nĩgetha matikagĩe na kũgucania kwao na arimũ aya.

Wambere nĩ kwamba gũtuĩria maraĩtĩkĩria andũ mena mĩaka ĩigana na ĩigana kwĩyandĩkithia mĩbango-inĩ ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ, na nĩ marĩhi mao maigana atĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwamba kũmenya nĩ ha ingĩthiĩ kwĩyandĩkithĩria. Kuoguo wa undũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ no wĩyandĩkithie kũhũthĩra mĩtambo ya internet, ũgĩingĩra intaneti-inĩ ũhote gũ search i kana gwetha rĩtwa rĩao o kambũni ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda nĩĩ, nĩ ũkuona rũrenda rwao na no ũkorwo ũkĩhota kwĩyandĩkithia nao. Njĩra ĩyo ĩngĩ nĩ gwĩkinyia honge-inĩ ciao mwanya mwanya, kana rũhonge rũrĩa rũngĩkorwo rwĩ hakuhĩ nawe. Ũgathiĩ ũgamacerera ũgakĩaranĩria naa na na mũndũ ũrĩa wĩ hau wa gũteitia agũri ao. Agagũtarĩria wega indo iria ũngĩbatara gũkorwo nacio, na kana ciũria iria ciothe ũngĩkorwo nacio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmenya kana wĩyandĩkithia ũyũ-rĩ, nĩ ũguni ũrĩkũ ũngĩkorwo ũkĩona wee ta mũgũri wa wa ũgitĩri ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ũguni ũrĩkũ kana nĩ njĩra irĩkũ mangĩgũkorwo magĩgũteithia nacio, na arĩcio covers na njĩra icio nĩ njega mũno gũteithia mũndũ.